Nambachiel en lo, lo koseching' maber molose maber, mogol kite mobedo mayom, to ma en lo mitiyogodo. Ma en lo ma koseket maber maokete ei kamadwarore, to en gino mitiyogo. Wach nambariyo, en gino mikete lo kaka gugru, kata jwala, kata besen moro, kata kube moro mong'adi. Ma kosekete maber molose maber tikawe kendo ikete. Wach nambadek en pi, pi kosemanyi, newach pi toketo lo bedo mayom koseol. To miyo kata gino midwaropidh medo mana ti. Pi en gino mamiyo cham kata mamiyo gino midwapidho ti mayom, ti maonge kiawa. Wach nambang'wen en gino kata bath yien kata maua midwaro pitho kaka ogaka. Kata alu bondo, kata bondo, bondo, bondo. Ikawe kendi ikete e lo kanyo moselos maber. To kane in gowuoyo moro, kata nitie dhiang' moro tomiyo oti maber niwach picha ne nitiere iolone kaeto oti.

Mae puodho molos maber kendo moket kare mochiel maber nwach king'iye tineno kochiele, sng'enge ntiere kendo mopidhi e i majan mar chae. Yiend chae nikaa, kendo yiend chae ni kopidhgi maber kendo kopidhgi mang'eny tiyudo ka odongo maber nwach lowo bende nyaka miye maber. Tiende nyaka ring e lowo maber mar mondo omi oti kendo oyud kinde mar dongo maber. Kata kamano bende gima nyaka bedi en ni kaopidhe yiend majanni nyakobed kama nitiere pi nwach majan nyaka ti nwach pi kantiere toyudo kinde mar loso chiemo, nwach ka pi ntiere toyudo kinde mar nyuolo nyithindo nyithindo konyuolo e kore onyuolo gi kaka kodhi kodhigi gin kodhi machako bedo matindo tindo kaeto gidongo magibed madongo ma gichiegi ma gilok kala kagiseloko kalagi to gibedo kodhi mochiek kaetikawogi titwoyogi kose twogi tiregogi mashin kaeto ilokogi chiemo.

Mae en puodho. Puodhoni olos maber, kendo okete mokete moo kunyne lowo malowo oket e bathe ka bathe madmi pi ok kal kendo dhi kocha kendo madmi gino mopidhi yud kinde mar dongo ei pigno moketne. Pi kantiere e iye kae to ma en pino mamiyo cham kata miyo mchele dongo mabeer nwach yiende gi kanitiere to odongo mana e i pi maber ma nwach mano alwora monego odongie bende puodhoni king'iyo to en kama osetiye okete maber odo chamgi maber maonge kata buya mo machande eka chamgi didong e yo manyangafu, yono maonge gima chandogi yono maonge gima kethogi kendo gidongo moos maonge gino makethe. Wach moro en ni pini nyakobed mana pi maringe diere kuondegi nimar cham ka cham kendo kata ka ne en ranyisi en michele to michele yiendeno yien ka yien nyaka yud kinde mar yudo pi.

Namba achiel en guguru kata chupa molos maber moketi malong'o maler kendo mokaw miketoe e gino midwaro pidhi. Kata gino mikete iye maler. En gino mitiyo godo e ting'o gigo monego soye, kendo kelo pek nimar en gino matiyo kaka gino miting'oe gikmoko. Wach namba ariyo, en gigo mipidho. Namba achiel, king'iyo mos, tidhineno dania, ma en gino maber, en gino mitiyo godo e chiemo. En gino ma koted godo, tokelo ndhadhu. Wach namba ariyo, en ni mit kotigodo maber, to en koti kode, inyalo kata chame. Ng'ato nyalo chame. Kendo othiedho tuoche moko e del. Mae itiyo godo e del. Yien mokwongo ,iluongo ni Rosemary. Mae yien maber ,mae yien ma en gi tik moro kendo keto alwora bende dum mamit. Wach namba adek, lowo mar ariyo mar Basil, lowoni konyo e gino madongo kendo konyo e dongo mar yien mopogore opogore.

Namba achiel en ni kite koyud mar mondo omi oket piny kosekuny lowo maber tomiyo yien midwaro pidhi bedo motegno kendo yiendegi bedo yiende mok nyal go piny gi yamo. Katobed yamo malich manade to matiendeni tiende yien gi noseringo e lowo kendo kite manokwong ketne mar mondo omiye alwora maber kendo arita kendo tegno mare mondo obed malich moloyo bedo ni koro tiendene oseringo momako lowo motegno makata obed mana ni lowo yom yom to koro yien ni ok nyal lwar. Wach moro en ni yande kopidh yiende mang'eny, kopidh yiende mang'eny to alwora bedo mondisore kendo alwora yien kelo kinde mar mondo omi oywa koth kendo koth bedo mang'eny ma kite konyo kendo duoko chien tiyo gi pi mang'eny mar kisepidho yien tikawo kindeni mar mondo omi many pi kendi iolne yienni saka sa mar ka koth ochwe malich to koro ok ichandri ne wach nitiere pi ma yienni tiyogodo e dongo.

Magi te gin chiemo, ogunia kanitiere, ogunia itiyogodo e ting'o gigo mopogore opogore. Kenditiyo kode e wuotho kodhi kode koni gi koni. Inyalo kete osigo miwuoth godo maonge ng'amoneno. Wach moro en ni chiemo maen kabich,:nambachiel en chiemo oyieng'o ji kendo okelo konyruok e del. Wach nambariyo: pote go inyalo tigodo kokalo kuom terogi e puodho kendo kolokgi maber to gibedo manyiwa. Wach moro en kitungu ma en gino mitiyogodo e tedo chiemo. En gino mitiyogodo e chielo, kendo kelo ne chiemo ndhadho kosechiel godo. Wach moro en karat, karat ni ma en gino ma kocham tokelo konyruok e wang'. Obed, omiyi kaponi okinyal neno maber tomiyo koro wang'i neno maber. Wang'i ok kos neno gigo ma chandi. Wach moro en noduma, oduma en, en chiemo. Wach nambariyo, kokete mang'eny motwo maber, tinyalo rege maloke mogo. Wach moro: en gino mopedhe dier ot, ma en gino makelo le.

Ma en puodho mo ochiel maber, puodho ka ochiel nambachiel obedo garita maber. Obedo kama arita kokwe, to gigo duto te mipidho nyalo dongoe maber. Kendo duto gigo duto te mipidho nyalo bedo kata wan wawegigo inyalo bedo gadiera ni gintiere kendo onge ng'ama nyalo kethoni. Kung'iyo alwora maber, to ma en yien magolo maua mopogore opogore. Maua ni en maua ma kopidhi, to en maua minyalo tigodo e yore mopogore opogore. Nyithindo nyalo tiyogodo, mae en yo migalo go nyithindo. Ma en yo bende minyalo tigo maua ni e losalwora, kendo nyalo miyo alwora nen maler. Katonyalo miyo jogo duto magombo ni mondo bede nyasi moro, losnegi kamanegintiere ma kanyo nen maberie moloyo. Ma en chendro ma kata kokapimidhe bednolos maber, niwach mae en alwora ma lope olos maber mipidho e gikmoko. Kendo gigo mipidho gin gigo malombo wang'. Magi maua gi bende gin chiemo mag jamni matindo tindo, kaka kich, kaka olwenda, kaka oguyo.

Wach nambachiel en ni mapera en olemo. Ma en olemo mitiyogodo kaka chiemo. Wach malich kendo wach mabere moloyo, niwach olemoni kichamo to en olemo ma konyo e yore kaka chiemo regore e ich. Wach nambariyo en nolemoni kokalo kuom itene, itenegi inyalo kawgi ma dibed ni gibed yath. Ite olemoni ite mapera kokawe, mapera ma korka chako dongo, itene mathindo thindo ka ma pod gin e kala makorka oya piny. Itenego itiyo, ng'ato kokawo jalno mafuolo man ga honda, to kawo toketo e dhoge kendo onyamo. To pige cha dhi kendo pige cha kech, dhi to ywero kor dwondi, maondani rum. Kendo ma en yath, en yath malich kendo en yath mitiyogo chon kendo masani. Wach mogik en ni olemoni kantiere dala to omiyo winy bende tiyo kode. Winy tiyokode, gikmoko kaka le kakong'er ben tiyo kode, newach en chiembgi maber.

Wach nambachiel en ni inyalo doye mondo mi orite maber. Newach kodoye morite maber to buya mantiere alwora mare tho, kendo buya mantiere bende inego kigologi kendi ketogi thenge mar mondo mi githo kendo gitwo, kendo witgi. Wach nambariyo, en ni wanyalo tiyo gi gima inyiewe duka maen manyiwa. Manyiwani konyiew e duka to en gino minyalo onyalo bedo e yorno mar pi, kendinyalo goye. Kosegoye maber, to kokalo kuom ni ihoye eit eite to odhi piny kendo onego buya te te te madibed e puodho. Bende kakinyalo rite en ni inyalo kaw manyiwa moro ma bende en e yor pi tigoye, mano manyiwa man gi chiemo. Mamiyo odongo piyo piyo, mamiyo odongo maber, tothiro buya kata nego buya. Mamiyo odongo kendo bedene bet kata onyuolo nyithindo piyo, makata kochopo kinde ne mar keyo, to chopo mapiyo piyo. Ok ni en gima bet e puodho kuom ndalo mokalo. Mago yore minyalo tigodo, kata ng'ato nyalo kawo beti kata kwer to kunyo godo ka tong'o godo mago ma gin buya manie alwora mar.

Ma en lum ma ipidho, lumni kopidhi inyalo pidhe alwora mar ot. Katinyalo pidhe alwora mar dala. Ma lum ma kobedo mopie e dala maber, tobedo ni en borne en achiel. Okelo mor kendo kelo ber mar dala. Kendo ber mar dala kanere, to kata alwora bedaluora momeo, bedaluora ma en gi kala achiel. Ma konene tojaber ma dala ondisore moloyo. Bende wach nambariyo en ni ma lum ma kopith e dala, to koth kochwe toknyal ywayo lowo madhi gi chiemo manie lowo te. Ma kata dala bedabeda ni lowo onge, obedo kama pi ringe, manyalo ketho kata udi. Lumni en lum ma konyo e ringo mar pi nikech omako lo matek makata pi bed mang'eny manade, tok ywer lo no te. Matiende ni okonyo e kethruok mar lowo. Wach moro en ni lumni kanitiere e dala, to gigo moko maricho madmi dala lokre bungu ma dage one.

Ber nambachiel en chak. Mae en dhiang', dhiang' miyowa chak. Kiyudo dhiang' ma en dhiang' ma dwasi, tiyude kipidhe maber, ipidhe momiyi chak. Chak en gino ma en chieo, bende chak en gino minyalo tigodo e loso chiemo mopogore opogore. Chak komadhi to chak nigi chumbi mokeiye, makelo tegno mag choke. Wach nambariyo, en ni dhiang' berne en nomiyowa manyiwa mwatiyogo e puodho. Kendo magi kwachoko motwo maber tokwachandre kata ni wadhi nyiewo manyiwa e duka, magi e mwakao. Kendo waloso maber kaeto wakomo godo. Wach nambadek en omiyowa gimiluongo ni ring'o, ring'o en chiemo, ring'o bende kous timiyowa pesa. Ring'o bende kokaw moket maber teloyonwa dije moko, kaponi welo dilimi to mando bende itiyogo kode. Wach moro en ni kokalo kuom dhiang' wanyalo yudo mondo mi wachiwe kaka gino mika.

Nambachiel wanyalo tiyo gi agulu, agulu kokaw maber kendagulu kochwe maber to en agulu molos, molos ne nyaka bade titiyo kode e yorno mar tedo. Kendo agulu ka itiyogo e yorno mar tedo, totedo mos. Kendo kata iro ok nyal tiyo, kata iro ok nyal dhi e chiemo moramora. Wach nambariyo, kar tiyo gi kidi mar kendo, twanyalo chweyo lo maber ma gin adek mawati godo e kendo. Kata wanyalo tiyo gino kaka jiko kata gas mawatedgodo. Wach nambadek, kar tiyo gi yien towanyalo kawo maka mawatigodo. Magi te gin gik mitiyogodo. Bende gima nitiere en niyande, ni kar mondo mi ikaw sufuria moro mium godo gima itedoe, monokochuno. Inyalo kawa kata pan, kata san moro maen mar mabati mok nyal leny. Kata sinia moro mar mabati, miumgodo chiemo maber tekno ok olil madmi chilo dhi e gino michwako. Magi gin gigo makelo ler ne chiemo mitedo mopogore opogore.

Ndalona naneno matek newach ne en tich matek kipuro kendo ka igoyo piny matek gi kwer, iyudo ka lo tek. Owada lowo ka tek, ineno malich, iol, ichwero luya malich, kendo chunyi nyosore. Iwacho ni yawa, kae to yawa ka koro atiyo matek kama, ok koro aweya weya. Mano pek malich miwuoro. Wach nambariyo, oyudo kapo ni chieng' rieny matek, kaka sani chieng' rieny. Owada kipuro to chieng' rieny, olo moro maki, inyosori kichunyi. Iwacho mana ni aaha, we adog pacho, dipoka aywayo muya, agamo muya, machakatiyo tije mamoko katayweyo. Wach nambadek, en ni kisepuro malich, ipuro, piny tek, imanyo pi mabor. Niwach gigo duto te midwapidho, ginyalo wang', giwang' malich nimar pi onge. Nimar kama ipithoe, otek. To be kata kipidhe kanyo, to gigo ok nyal dongo niwach koso mar pi, itwomo pi mabor. Wach mogik, lo nyalo bedo gi kite. Omiyo ma, nyakichun.

Wach namba achiel en ni ma pith mar gige puothe. Gige puothe kipidho, to weche mang'eny kaka doyo biro pachi. Doyo seche midwa doyo iyudo ka buya opong'o puodho, ikia ni ichak gi kure, puodho bende lach. Kae to wach namba ariyo, mabiro e pachi, en ni kakaro buya ng'eny kama, to cham kata gigo mipidho e puodho, githirno niwach buya mayogi chiemo madigi yud kuom lowo. Wach namba adek en niyande, seche ma ineno puothi kama tidwaro nido, iparo manani, newach puodhoni lach, ere kaka dayud pesa moro mondo mi andik jo amali madbi konya goyo puodhoni, mondo mi orum piyo piyo chamba kata gigo mapidho kaka olemo mondo onen maber e puodho. Wach namba adek enni kisepuro mineno kidoyo maber, weche chandi malich, iparo niyandi, ere kaka chambagi ginyalo dongo mapiyo piyo, kendo gibedie maber ka gibedo gi ngima maber, kar mondo mi gibed ratong' to gibede marateng', mondo mi cham onere e puodho. Wach machandi maduong' moloyo en ni kaka inyalo yudo manure moro madiketnegi mondo mi gicham kendo giyud chiemo.

Wach nambachiel en ni ma waru, ikawe kisekao tipoke maber. Kisepoke mipoke mipokogi te tikawe tikete kata e besen moro mar mana mar luoko chiemo kende. Tiluoke, tipuko pi miluokego mokuongo go, tichakiluoke marariyo, ichakipuko pi. Kaetilawe tobedo maler, kaetipoge matindo tindo. Poge to luwore gi chiemo midwatedegodo. Katinyalo weye kamano tikawe, tidhi itede kamano. Wach nambadek en ni kisepoge matindo tindo tikawo giki midwatedogodo kaka nyanya gi kitungu ting'ado kamorachiel. Kiseng'ado mopogore opogore, tikawo sufi moro niwach in gi kijiko, bende in gi kamata. Gi gimoramora gi chumbi gi pala tiketo kaetikawo sufria gi mo tikete kendo, tiketo toyudo liet. Tichielo kitungu ma kosebedo marabuor, tiketo nyanya titoyo, kaetiolone pi mana matin. Eka ikawo waru miseketo ka tiketo. Kiseketo e sufria, tiumo wiye mondo mi oyud liet moro madimi obed mayom. Pi iketo maluwore gi kakidware.

Mae en kama iloso e apiko kata ndikni. Gima duong' moloyo en ni ka apiko okethoreni, titaye mos katibiro kode konyalo ringo tikele ka. Mae en kamiloso apikni moyudo gimoro kaka tuch mar tielo katoyudo shid moro e kamoramora ma en mar apiko madmi lokne. Kata fundi kawo gino, apikono te, toyudo kakogonyo mos mos molos. Mong'i kata chandruok manie iye, molos mabder. Bende kain gi chandruok moramora e apiko, ikelo mana ka. Kae bendiloso e gimiluongo ni ndigni, katobed mana mkokoteni, magi te itimo ka. Yore gi te kitimo, to magi te kelonwa yuto mar pesa. Pesa go miyowa waloyo diyewa. Wach moro mitimo ka en ni kae ikudhoe tie apiko kata tie ndiga. Kanebed ni much tielo odok piny e moloyo, kendo onyalo miyo igori piny gosigo katokonyal ting'o. Tibiro tikudhe ka, kendo obedo gi muya, miriemb mab.

Nambachiel, ma en nyamburko maro othiwi. Nyamburkomar othiwi nyadi mang'eny watiyo kode e ting'o gigo mako mapek. Kata misigo mawagombo nowuog e kae todhi kamachiel. Wach nambariyo, nyamburkoni konyo, okonyo ahinya . Nimar kata ji mang'eny tiyo kode e golo gikgi kaka osigo gi. Kaok kata ka gitero e chiro, to gitiyo kode. Bende kata ka giwuok e chiro, titiyo kode. Kamarachie moloyo madebedni ng'ato okenyal chopoe, nyamburkoni tiyo maber. Kendo en odhi, iriembe mana moos. Katobed mana marach machal nade, to en kakiriembeno ipo mana nochopo kodi. Idhi adhiya kendikalo gik marichogo midhi. Nimar en, en itiyo kode gi dhano. Onge pesa mokwai malich, kata onge mafuta moro miolone mochami. En itiyo mana kode ma gi muya, kakiriembe e kakidhi. Wach moro, en noloyonwa tije mang'eny. Kata koweyo kata sombo osigo, to kata sombo pi isombo kode maber. Wach moro mogik, en ni itiyo kode kata gi kanyna bende kotwene to ting'o osigo.

Tich mar uso pi en tich maber. Asebet kendo aserange, to gimaduong' moloyo en ni kang'iyo mos taneno ka sirikal oyie mondo mi pi obi kuonde mawantiere. Kende kwasewuoyo kodgi, mwandikore piny mwacho ni moywana ni ma to mar ohala. Tatiyo kode kendause ne ji. Gima tijni mora ni kokalo kuom chudo mare, chudo mare tin. Chudo mare okokaw pesa mang'eny, madmi iti kode mang'enyie moloyo. Madmi iti gi pesa ni mang'enye moloyo. Wach moro en ni kokalo kuom uso ne ji pi, iyudo kinde mar mondo mi iyud pesa moro manyalo konyi mondo mi ilid ilud iyeni. Wach mogik en ni pi ni kiuso, ok en ni pi en gima ji koso tiyo godo. Niwach wang'eyo ni pi en ngima dhano. Pi bende onge ng'ama nyalo tiyo kata ng'ama nyalo dak maonge pi. Koro ma en gimitiyogo pile, makatobed nien sa adi tokelo pesa sa asaya.

Ma en pacho, pacho wuon ot okawo kinde ne mondo mi oduog ot. Kendo koseduogo ot to min ode kawo moko manoseloso maber kendo kelo ne wuon par mare. Tijni en tich maber kendo en gi nengo. Nimar kiseyudo jalno moyieri kendo ma inbiyiero, toyudo kinde in bi yudo kinde mukonyru. Min paru kokeloni gimoro, kaka okeloni kata mogo, oting'e gi pi, iwinjo mor moro e chunyi. Kendo ma kelo mor, kendo medo hera e kindu. Kata gino marach ma ng'ato debed notimoni, tiwinjo mana kihere. Iwinjo mana ka chunyi mor kode, maonge kata gima rach miparo kode. Newach in gi yie ni ma en osiepni, osiep medore e kindu kokalo kuom ng'atno ma en osiko mana kong'iyo ngimani. Osiko mana kopenji ni ang'o marach, chiem achiema. Omiyi miching'o iyudo ka kindeni medo sudo maber. Omiyo min ot ka in go.

Gimaduong' en ni wach nambachiel ma en ni ko kitedo, sa asaya mitedo to en puonj mara ni ng'ata nga'ta ni mondo mi kitedo tipim chumbi moromo. Kik dibed niketo chumbi mang'eny, nimar ma demon ng'ato chiemo. Newach seche moko ne en gi kech, kata ogombo ni mondo mi ocham chiemo manitedo. Wach nambariyo en ni kitedo to nyakiket malong'o ni gima imakogodo sufuria nitie. Mokni ka mach osechwakore ma sufuria bende ochwakore, tidwani imak gi lweti. Dipo kokeloni wang' ma kata lweti kos tich, kendo mano lokorene mana tuo malich moloyo. Wach nambadek, kitedo to en ni mach nyaka liel. Lakini kikobed mach maliel aliela mang'eny, mad mi kata koliel towang' gino mitedo. Obed mana mach madhi gi gino mitedo. Wach nambang'wen: en ni kitedo, to kik iti gi mo mang'eny. Newach mo mang'eny kelo tuo e del. Kendo ka in gi tuo e dendi, tokokel ngima maber. Kendo onyalo telonwa e tho.

Namba achiel, mondo mi atedi, akawo kibirit kendo atiyo godo, mano en nengo mokuongo. Okonyoa e moko mach. Ka oonge to onge kata kaka anyalo moko mach, bende ka oonge to akia kata nachak gi kure. Anyalo riyo kech odiechieng' tee newach koso kata yien achiel madimi atia magol na mach, matedi. Wach namba ariyo, kibrit itiyo godo ewang'o yugi. Dibed ni ng'ato osebeto, dibed ni ng'ato dwa ni puothe obed maler, kata kama entie obed maler, tikawo tichoko yugi, kae to ikawo kibrit tiwang'o mamos. Kata inyalo wang'o godo thuonde maricho kata ogwang' mamago te lal oko. Kendo mano bende en tich maduong' maen mar kibrit. Wach namba adek en ni kibrit ka in godo tifuenyo malong'o ni kara saa asaya inyalo mach nyalo nere. Kata kaniwuotho kode to saa asaya ing'e ni kiwinjo marach tinyalo tedo michak iwinj maber kokalo kuom chiemo mitedo. Wachno en wach man gi nengo kuom kibrit.

Ma en gimoro achiel makonyo kendo miya ler. Sa asaya madwaro nadhi kamoro mabor, magombo nadhiyo taonge gi ler, takawe kendo aketo gima iluongo ni betari. Kaseketo eiye kanyo, to oliel malong'o kendo mos kokonya eneno gino manyalo menyo mad chanda eyo. Wach namba ariyo, kuom kelo ler. Atiyo kode ,kendo katiyo kode tang'eyo ni arita mara nikare. Nimar kamenyo kode tang'eyo ni gigo maricho ringo kendo dhi mabor, kendo seche ma gigo maricho dhi mabor tang'eyo ni antiere maber. Makata ka ng'ato dibed naromo godo, to en mana gima menye to orumo. Wach namba adek en ni ma en gino mitiyogo kuonde mopogore opogore. Kaka jogo madonjo e bur piny kama kamanyo mula. Jogo tiyo kode mondo mi omeny bugo, ka gineno malong'o kendo ging'eyo malong'o ni onego to gibed kamoro kagirito mula mondo okaw kendo okony.

Wach namba achiel. Nakia kata kama onego adonj godo. Nagalo mana ni en kama idonjo adonja gi kamoro amora inyalo chikri go kendo inyalo gowo. To gima nakia ni kamoro nenitie molos maber mane idonjo godo. Wach namba ariyo, nakia kata nigoyo abal nang'o. Nimar kane atemo, to nanyalo modho pi mang'eny. Imodho pi, pi owiyi , igombo mana ni iwe. Sechego to inyieri malich. Iwacho ni ei yawa, anto koro gini takia. Kata kamano, ikiaye to chunyi to gombo. Nomiyo inyalo dhi adhiya e pi tibet abeta. Igalo ni iyueyo to kara rieki ema ikunjo. Wach moro, taels moko ka , itiyo godo mos itiyo kigoyo abal. Inyalo goyo abal tung' to tung' mana ka itiyo gi mago nikech seche mitiyo gi mago, to mago gima ne akia tijgi gi kendo mano ochanda ahinya niwach kang'iyo to aneno ka joma tiyo kodgi to ok nim, gin gilewo alewa. To ne chanda nikare tij gi gin ang'o. Ere gima gini nigo makata mor ok omor alewo alowa epi kata ji bende lewo.